Mokuongo ka warango ka, mano en pith, kendo en pith mar, pith mar rech. Mokuongo mar mondo mi jago no kata jalno ma dwaro mondo mi udonj e pur mano, nyaka mokuongo obed gi ndalo, kendo nyaka obed gi ndalo kamoro ma, kamoro ma oket thenge. Kama onge gik moko kaka chiaye kata gigo manyalo ketho gigo moseger kanyo. Mar ariyo, en lony madwarore e pur mar mar rech. Nikech mokuongo pur mar rech ok en pur mayot kaka pur ma wang'iyo godo mapile. Nyaka nyaka obed gi lony no madwarore kendo nyaka kosebedo gi ndalo to obedo gi lony. Alafu, kendo purno en pur madwaro dhano ma nyalo konyo. Ok en pur minyalo tim gi ng'ata achiel. Odwaro pur ma dhano konyore kendo dhano tiyo matek kamoro achiel. Mar adek, nyaka jalno ma dwaro timo pur aila no, nyaka obed gi gige tich madwarore. Nikech ka warango kanyo, waneno ka juala moro oket kanyo. Kendo mokuongo en kama ikunyo ma, ikunye matut to ok matut ahinya. Kendo obedo malach, moro monyiso ni odwaro jogo mang'eny, ok matin.